Pichani ero kama omoye oganda, ngato kuoro ogand anoo tobe sombo gi wheelbarrow then kachiel gi jamni makwayo

Nosetimna pim mar kansa kendo nawinjo ka ber ahinya kendo ne ok nang'eyo ni seche moko an kode kata aonge go nikech kansa en tuo marach ahinya kendo komaki ngima ni nikama tek ahinya.

Pichani lero ng'ato mantie puodho mopidhe oganda, kendo, opudho, buya mantiere, e kind oganda mondo mi oganda odong kendo otii maber

Joma adokgodo e alwora geng'o tuo mar maleria ka gitiyo kod net, kendo gibeto dala mondo dala obed maler nikech gimakelo tuo mar maleria en suna kendo ohero dak kumoyugno, koro gibeto dala mondo dala obed maler.

Thoth tuoche mamako nyithindo e alwora gi gik kaka, homa, kod ahonda kaluwore gi buru ma nyithindo oero tugoe, kendo ma miyo gi gimako gibedo gi homa mang'eny ahinya